ore ntokitin nikintumiya iyiok tenkopang naa ilchembei, ikijikoni, iltarakitani, nakitumiyai sii siniche inkaik, atasirkon kitumiyai onkomiyani , pee etumi edaa sapuk nanyai .

manyoraa nanu ina pii, amu eitu edoyio ina purore oolaigerok le sirkali, eimu enkitumiata oo masaa e digital tenkaraki. ore lelo tunganak le sirkali neton ake egira apuroo aiger lelo tunganak eimu enkoitoi e digital. naa ore ina naa empurore, ashu eropare. nemeishaakino katukul, neitumiae nena oitoi amu menare. neeku, ajo nanu mesidai ina katukul, neitu edoyio katukul.

ajo nanu kisidai ina sukuul oleng naitobiritua. ina sukuul amu ore ina kisuma nitodolu ajo ketii enkisuma enye shumata oleng'.naa ina pee eidima nena kera aitobiru ina mashini. nailang'ilang' irpuridho. neitadoyie ina siai empurore katkul. neeku arep nanu irmalimuni leina sukuul. narep management eina sukuul, amu etaasa ebae kitok netaasa ebae naa kajo nanu iltung'anak oota eng'eno sapuk oidim aataas. neeku ore naaji tenanu, naa kanyor ina sukuul. naa kaidim aitukuja ajoki esuma nkera. pees ejungore sapuk.

ore olatemani naa oltungani oisho maswali ilo tungani otemitae, neeku ore olatemani etiu anaa ninye olopeny esiai. netumoki aishoo, olotemi maswali pee etumoki atayiolo eneba eng'eno naata teilo kasi ojo peeishori. ore olotemi sii ninye netiu anaa oloijibu inaduoo maswali. naishoru olatemani, neeku ina taadii tofauti olatemani. ore olatamani naa oloishooyo inaduoo maswali. ore olotemi naa oloishori maswali

ore osirua naa kisherekea, neyieng'i nkishu, neyiengi ntare, nepuonu olorere, ayalika enaduoo bibi harusi ayalika enaduoo ang' ngejuk nalotu. nishori enkai enashe, neomoni, nenyae edaa neshipae, nishopi nkilani sidan, pee eyiolouni ajo etijungwa oltungani ngejuk enaang'.nelaki sii idia ang',natoiutuo entito ekelaki nkishu, egirae aipongesa nena toiwuo.

ore tenanu naa kaata engeno oomoyiaritin naalokunye, naa ore duo tipat eina ng'eno, naa ore enedukuya eking'as aidimie tapaashare nena moyiaritin, ore enkae naa ekincho tayiolo eninko tenibak inaduoo moyiaritin. neeku ene tipat oleng teniyiolou oltungani, teniata engeno, nibakie inabakie inaduoo moyiaritin neeku milo sipitali oleng. neeku keretisho pooki kata, neeku ene tipat teniata ine ng'eno.

ee ore eranyare tolosho lang naa kitengenisho, keutaa iltunganak ,neliki nkoitoi sidan naifaa neim. niaku ore duo naji oleng ilaranyak lolosho lang naa ore entoki nanyorr aas naa peyau peiko iladuoo sinkoliotin metaa kitengenisho ,neretisho ,neisho iltunganak engeno eneiko tenereu maisha ,eneiko tenisilig enkai . aa ore sii enkuso naa ekelimu orkuak lolotungani ,nelimu ajo ore ele tungani naa keidim aitasheiki kewon esidai nelimu sii ajo ee mme torono ele tungani niaku enyori sininye enkuso

ore enymali nanoto emurua tenkaraaki enkikenoto oosukuulini, etaa nkera emurua idle meekure eeta enaasita too nkang'itie. neeku iltung'anak ootoni ake, nemeeta tipat too nkang'itie. niteru ntoyie aanutaai. nenya nkayiok irkeek. neimin inkera kumok. nerikino enaduoo kisuma neeku itunganak lemeyiolo enkisuma.ee ore tenkaraki ina neyami ntoyie aa kutitik, neimin inkayiok aa kutitik. neyau ina enymali sapuk. neeku meekure eeta intoiwuo osiligi tenkaraki inaaduo kera epuo sukuulini aisuma.

Ee ore entoki nagira aasa naa kekumok ebaa naagira aasa teMaisha oo ee ore duo naaji tena tena video naa ashu tena pisha nadolita negira Enkerai aitobirr aa keeta entoki nagira aung'anisha, nausu ositima, adolita ajo ebaiki naa esimu ena aashu engae mashini ake, naifaa nepejokini enkuti shumai neyiou enkiti Kima, neeku ore duo naji ena naa enoshi kuti tokitin eengineering ninye ena naasita ena Kerai ashu aa ninye ena nagira aisumiya neeku eeta Intokitin naapejito egira aitobirr, naa enkisuma ena sidai oleng' amu keiteng'en enkera, aa eyiolou ataasa Ina duo baa neret iltung'anak kumok, neeku Ina toki Nanu adaalta egira aasa.

ore kuna ropiyiani naa kinchoritae anaa loan anaa esile. naa ena siana itumoki anoto, tenkaraki transactions oshi nias iyie tedama shu tesrishata naje, olopa, ewiki anaa olari. ore pee king'or transactions oshi nias nikiyiolou, eneba mpisai oshi niasishore ashu, iropiyiani oshi niasishore tenkata nae. neeku ore tenkaraki ina. ena esile nikidim aishoo yie. ore sii tenchukunoto ipik faida, ore pee eton olapa. nipik 10 percent.

ore ele shamba naa keeta orkesi ntenkaraki nejito poking'ae olenye , naa kayieu nikiwor kulo tung'anak pee kintau elekesi nikiyielou olopeny ele shamba, neeku kintumia nkardasini valid naijo title deed ,nikitumiya sii map pee kitum atayiolo ajo keng'ae olopeny olchamba nimikindorongony.

ore olomoni duoo taata oning'o oleng' naa eda boloto, enkishui e papa francis, duo otunukayioki tenkop naji bertikan tolosho le roma, neeku ilo omoni duoo taata oning'o oleng' amu eshomo raisi kumok, nepuo loshon kumok. amu enkishui e papa francis amu oltungani apa oitudupayie eseriani too nkuapi pookin, neya kikisha apa ajo meeta oltung'ani oironyi, neeku oltungani apa otaasa isiatin kumok eseriani, neshomoki duo aadamu tenkaraki nirure enkae long, pop Francis. ilo duo olomoni oning'o te nkop.

ore eninko tenkaraki mayiolo sii nanu oleng, ina process enkikenoto e account, tapala aishoo nanu ashu maatuutai enetii irkituak laijo safaricom arashu ile benki, naje litabolie ina account, pee itumoki atooshoki ninche, eninko teninken account. naa ninche likiliki eninko teninken account. pee mingialaki amu, elelek edoli anaa keeta ukoro nigira aitaas enaduo account. neeku kaisho inamba elelo sapuki pee kililki.

qjo nanu ore enkoitoi sidai teneisumareki ene video amu, idol ajo kainyoo nagira aasa. idol entoki too nkonyek inonok. ejo lashumpa ore entoki nidol too nkonyek nemelelek kirikino. naa tenijo ai compare video osinkolio iyiolou ajo, video naidimayu aashu ninye idamu. amu entoki nitoduaa too nkonyek. neeku melelek peyie kirikino. neeku ore naaji tenanu anyor oleng tenaisumare video alang enkoitoi osinkolio tenkaraki edamunoyu naa eda, nidol ajo kegira aasa kake entoki, nidoolta openy egira aasa. neeku ninye naaji nanu arep.